Rĩria ndĩragũra matunda na nyeni nĩgetha hote kũrora wagĩrĩru wa irio icio, wambere nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndakinya thoko-inĩ tene nĩgetha ngorwo na ihinda rĩiganu rĩa kũgũra indo ngĩroraga wega wagĩrĩru wacio. Wambere hĩndĩ ĩrĩa ngũgũra nyeni nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndĩracitambũrũkia wega na kũrora kana thĩinĩ nĩkũrĩ na tũtambi twĩhithĩte kuo ta tũgunyũ. Nĩgetha gũtigĩrĩra irio iria ndĩracagũra na ndĩrainũkia mũciĩ nĩ irio ikunyanĩire. Oho nĩndigagĩrĩra atĩ nĩndĩrarora matunda wega nĩgetha matigakorwo marĩ na mĩrimũ thĩinĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩndehera mathĩna maũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndainũka na indo itakinyanĩiirie ikĩro. Kuona ingĩrĩa indo thũku na ciĩna tũtambi kana mĩrimũ no citũme ũgima wakwa wa mwĩrĩ ũkorwo ũrĩ hatĩka-inĩ, na ũguo kũndehera mathĩna makĩria. Ũguo nĩnginyaga thoko tene nĩgetha ngorwo na ihinda rĩiganu rĩa kũrora irio iria ndĩragũra.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩ atĩ nĩ ng'ombe ĩraingĩrio thĩiniĩ wa ngari, na yambĩte kwohwo na mũkanda hĩa ciayo, nĩgetha mahote kũmĩingĩria ngari-inĩ na njĩra ya ũhũthũ, na o ho nĩharoneka atĩ andũ arĩa maramĩingĩria ngari-inĩ nĩ maabitha a borithi, ũguo kwahoteka ng'ombe ĩno nĩ kũiywo ĩraiyitwo na ĩracoka kũhithũkio nĩ maabitha a borithi. Na hihi mwene ng'ombe ĩno nĩwe wamĩgĩra ceceni-inĩ ya borithi, na nĩkĩo maabitha a borithi maramĩkĩra ngari-inĩ, nĩgetha mwene ng'ombe ĩno ainũke nayo mũciĩ, nĩgetha athiĩ na mbere na kũmĩtungata oũrĩa arekaga, nĩkĩo ĩrakuo na ngari.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩroneka atĩ nĩ nyanya, wĩra wa nyanya mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya nĩatĩ nĩihũthĩkaga gũkaranganĩrio na irio na cigateithĩrĩria harĩ gũĩkĩra irio icio mũcamo oro ũndũ ũmwe na gũĩkĩra rangi thĩ-inĩ wa irio, oho nyanya nĩirĩagwo cirĩ njĩthĩ koguo andũ nĩmatinagia nyanya na makamĩrĩa ũguo, kana mũndũ agekĩra gacumbĩ na kũmĩrĩa. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambura ma mwanya nyanya nĩitinangagio igacoka igekĩrwo gĩtũngũrũ na biribiri na igathondeka kĩndũ gĩtagwo kachumbari, na kachumbari nĩkega mũno hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambura tondũ andũ nĩmendete kũrĩanĩria irio na kachumbari, na oho andũ arĩa mahĩhagia nyama hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mambura, nĩmendete nyama cikĩrĩanĩrio na kachumbari tondũ nĩgakoragwo gekĩrĩte irio icio mũcamo mwega, koguo andũ nĩmendete mũno kũrĩanĩria irio ciĩna kachũmbari hĩndĩ ya mambura.

Kĩrĩa gĩtũmaga andũ mate irio nĩ gũkorwo matarĩ na mũbango mwega wa kũgũra irio, koguo makagũra irio nyĩngĩ gũkĩra iria marabatara. Ningĩ nĩmagũraga irio matarorete tariki iria irio cibatiĩ gũkorwo cihũthĩrĩtwo, oguo magakora nĩciathũka citahũthĩrĩtwo na ũguo cigateo. O ho mĩciĩ-inĩ na mĩkawa, andũ nĩmarugaga irio igakĩra arĩa mararĩa, ũguo irio iria ciatigara cigateo. Hamwe na ũguo irio ciagethwo mĩgũnda-inĩ ĩrĩa ĩrĩ icigo-inĩ iria citarĩ na barabara njega, nĩ ũkoraga nĩciaga gũkinya thoko-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũguo cigathũka na cigateo. Njĩra ya mbere ya kũgirĩrĩria gũte irio, nĩ gũkorwo na mũbango wa irio cia kiumia kĩgima, ũguo andũ makagũra irio iria marahũthĩra mũthenya o ũcio, nĩguo makanyihia wanangi. O ho irio iria ciatigara cikaigwo wega mbarabu-inĩ, nĩguo cirĩyo hĩndĩ ĩngĩ handũ ha gũteyo. Ningĩ andũ no matarĩrio hathara ĩrĩa yumanaga na gũte irio, na o ho mathomithio ũrĩa mangĩnyihia wanangi, na njĩra itiganĩte cia kũiga irio, nĩgetha citigathũke nĩguo kũnyihia gũte.

Haha nĩ haroneka atĩ ĩno nĩ nyamũ ya gĩthaka ĩrĩa ĩtagwo Twiga, na nĩ ĩroneka ĩkomete thĩ na nĩ ĩgurarĩte, na oho hena mandagĩtarĩ a nyamũ arĩa marageria kũmĩthaitĩra, na nĩ maramĩhaka ndawa nĩgetha kũgeria gũthaitĩra muoyo wayo, na kũgeria gũthondeka kĩronda gĩkĩ nĩgetha gitigacũngirĩrie mathĩna mangĩ mangĩiga Twiga ĩno ũgwati-inĩ makĩria, na nĩkĩo marageria gũthondeka kĩronda gĩkĩ nĩgetha Twiga ĩno ĩcokererie ũgima wayo wa mwĩrĩ, nĩgetha ĩhote gũthiĩ na mbere na ũtũũro wayo.